Ore ene dukuya naa piilo e enkituo orpolisini nilo aliki ajo iminie enkipande ino pee mitumia ilaruok. Oree piindip nilo nkajijik naibung'ieki nkipandeni alo ai register ashu aishoyo namba inonok a aomonu pee kinchori enkae kipande, nekinchori entoki naji waiting card nireshu nkolong'i akeyie nkuti wikii piitum ainoto enkipande ino enkae kipande ino.

ore pee adol ena siai, nadamu enkitamoore naishori iltungana. naipirta esiai ooropiyiani. ishori iltunganak nena kutiti, aitayiolo eniko pee eitumia iropiyiani, pee etumoki aatasishore too nkoitoi naaishaakino. nemeing'ialaa iropiyiani enye too nkoitoi torok.

Ore ena siai nipirita esiai o ropiani naishoori naaji loans, naa kore kinchori ilotu ashuk nena ropiani o naatii shumata tenkaraki faida sininje enye. Neeku itodolu ena siai ajo eeta esiana esajati naje ropiani pookin niindim ayawa naa ninje ilotu ashuk tenebo nena.

Ore ena naake itodolu esiai sidai nataasa nkera oo sukuulini te siai naipirare endala empira, nishinda ninje nishori orkikombe oitodolu ajo ninje oisulutua tina siai. Naa ore ena naake ilepunye enkarna e sukuul amu ore te nchoto enkisuma enyok, nenyok siinye te nchoto enkiguran.

Ore ena siaai neibelekenye oleng, amuu kore apa naa idumunye oltungani nilak egarri nilo ainyang'u entoki pooki niyieu tolduka, kake kore tena rishata eetuo inkampunini naa ijing ake esimu ino nipik entoki niyieu, nilimu ajo kaji itii, naa saa aja iyieu nikiyakini neeku mekure etaa esiai nipuku yie alo, alo aigorr nena tokitin, neeku iteleleka esiai oleng.